Ore ena naa keutu eweji neshumieki iropiani tena idim aruai niriwaki oltung'ani, nintumia ena, kitodulu sii tena iyou ning'an eweji niyou nipik iropiani inonok, ore duo telolong'ata enye pookin naaa eweji na ihusiana oo ropiani. Iropiani ning'anu iropiani niriwa iropiani nishum iropiani nijo piriwaki likae tung'ani nijo pintumia too nkulie olong'i napuonu naa eneweji ipik naa iki ntoduaki ikishumaki. Ore sii tena iropiani inonok tene nemetaa oltung'ani loigusa amu iyie naisudoiyie openy. Naa iyie natipika intokitin inonok. Iyie kenya ake nalotu aitayu nemeeta likae tungani lonyikaki ompaka nintayu openy. Neeku ore iropiani inonok tene naa iyie ake naata password ino ashu pin pitumoki atabuku kuna ropiani. Neeku ore teneweji meeta likae tung'ani onyokaki iropiani inonok. Naa kitodulu sii ajo kisudori iropiani tene. Naa keeta sheria nasuji pintayu ashu piiriwa nimiriwa ake duo ake mpaka neeta neeti olopeny.

Ore kuna mali na keetae mpoosho napaashari ore emoukunoto edukuya na ena nidolta tene naibor nchumat keetae mposho kerin keetai kuna naji roscoco eetae nkutik nanyokie, ore mpoosho na kesidia teafia oltungani ore enedukuya ekintagol mpoosho nikincho osarge isulaki oshi toltunganak tontominok tontotoyie enooshi kaata enyeore pinya mpoosho nekincho mposho entoki naji iron nekiret ana entito ana eselenkei na ore mpoosho na oshi ninche erishata oleng pitumoki aikesha neamu indim atuuno mposho ninkes anya eshali na ore piyier na kelek eyiarata enye peyieu itumoki ateyiara nakemelok oleng na kitubulu mbaka nkera kifaa nenya nkera ntokitin pookin na ore mpoosho an entoki sidai oleng na kifaa pinya mpukunot pookin napasha ana oltungani.

Ore enasiai nemesapuk oleng tenkopang' amu laruka keji laruka nemenya irmaasai pii keure pooki ake edolu kuna kukunik na enkata nasha teboo nkishu nakata edoli neaku enakata etii olari sapuk nakata ake edoli kuna kukunik neaku ore tenkopang nemeetai pii kekuti nemekute apa ewtae ltunganak oota nkishu kumok oleng petumokini na tenesha olaribsapuk nedoli kulo laruka neakuore kulo aruka tenkop aang kekutik amu keure irmaasai nakituruj menya lishi ninche faida kelel eear ochani aar amu kedol ana entoki toronok laruka kake ore tonkulie kwapi ano ketii ltunganak ka kidim ninche ainosa nakidim atareto ninche kake ore teyiok tormaasai lang mikinya yiok kuna keure irmaasai na pooki oshiake peponu na enkata nati olari sapuk na enkata naatai nkishu kumok.

Kisapuk ena siai tenkop ang amu ore enkop Ang naa kewunishoi keuni orpaek keuni mposhok keuni ntokitin kumok oleng naa ore ena naitashe naa keji enkitoki naapiki nkilani meeta duo ijo oltung'ani metaa tenodol emotonyi amu kitore motonyi niture eyekenyi neeku tenedol nejo koltung'ani logira arip shamba arashu emukunda nekuu ore ena keret oshi aiture nkukuni naapuonu ainyial shamba amu ore oshi eyekenyi naa nguesi nainyialisho amu ore ene dukuya kenga'as aaku kenyaa irpaek kedotu mboshok neturu irkutiti leton ninye aa keuno niyial kake ore pedol ena toki naitashe naa kejo ninje koltung'ani ore pedol enaa oltung'ani neisik ashuu menyikaki ninye pii shamba neeku ore ena siai tenkop ang naa kisapuk naa keretisho doi keretisho doi amu mmee lazima pitii sai pokin ore sininje motonyi naa kedol kake kelo neeku kemoku ore peyie edol Ajo kitashe enatoki enake naa kemoku ometaa mitoki aure neeku ore ena siai tenkop ang naa kisapuk oleng naa kegira aret iltung'ana

Embalai ena naitodolu nkigerot ogira oltungani aas esabu oropiyiani naata piiger budget pemetii ntokitin nikirikino ena enoshi kata iloito osokoni ingira aas shopping ainyangu ntokitin na ingasa aiger tembuku ninger pooki toki niyeu ninyangu tembuku na ore si enakigeroto na ekiretoki pemekirikino ntokitin ekintadamu pemilo ainyalaa ropiyani tenilo osokoni na ore enkae ekinjo tayoolo ajo kanyio ibaki kanyio mibaki kanyio indim ainyangu nikincho tayiolo ajo kanyio natii inewueji naloito ianyangu ana olduka tenaketumoi nona tokitin tewoi nebo mintoki aituraa erishata adamisho ashum iropiyiani amu indipa duo aigero neaku kifaa peeta pooki ngae.

Ore ene dukuya naa irkeek loo lchamba. Kitodolu ajo ore eneweji naa enkalo olchamba ashu iwejitin nautakinyeki iltung'ana irkeek loifaa nitumiabegira aunisho petumoki aishoo edaa afya sidai nebulu aitobiraki. Kadolita sii olorika ilorikaan akeyie kumok lootonieki amu ebaki naa kegirae aitoduaya tineweji irkeek loifaa nitumia oltung'ani. Neeku ore olomirita naa keton timeweji keton tineweji petumoki atuutaki ilairemok niteng'enisho. Kelio sii ehema natonieki pepiki lelo keek oloip amu meifaa neosh enkolong'. Etii si likae mambuli pus lolio laa kajo koloip sii ilo likae lotonieki. Kelio olchamba ouno intokitin etii intkitin naanyori naa olchamba loltungani sii ninye ilobnaa kelio inkaitubulu sidain. Inkaitubulu sidain nena

Ore Entoki edukuya naitodolu na kitodolu ajo enifaa peikunari enetii tiatua enikunari ropiyani tekenya tiatua nkampunini oloopeny na kimaanisha ajo ore tiatua nkampunini oloopeny na keeta ntokitin naitasheki eeta sininche mpangonini enye nimifaa pigil oltungani nona sheriani aininche narikoo enkampuni enikunaa ropiyani tiatua kenya neaku ore tene nekiutakibena nchere ore torishat pokki teniata enkampuni na lasima peaku tenebo ninche ingira asujaa enyenak enikunari ropiyani tepokki kata nitumoki si atumoki enikunaa ropiyani inonok.

Ore eng'eno edukuya niyou piyiolou ena siai naa ing'as akuu oltung'ani oitayu keon ore pintayu keon te siai ino ning'as ainyang'u inkinejik amu inkinejik kuna iloroi le mpekuu ning'as aingoru ning'uraki olchani ore ing'uraka olchani nirem aanake ning'uraki olchekut ning'uraki eweji sidai nanya ning'uraki nintuku ketae taa oldip ashu olchani loitukuyeku kuna maasa peyie irishie ilojung'ak niriahie irmasher. Ore sii te pookin kataa neetae irkeek ana irng'anayio lincho inkinejik inonokpee epiru netum afya nebulu tesidai. ore sii kinejik naa keifaa pee iyiolou ajo kepiki eweji neikararo eweji sidai nairag pee menya ing'uesin. Naa kirirai pooki kataa. Amu ore inkenejik naa intokitin sidain oleng' imir nitum iropiani nitum kule.

Ore engeno edukuya niyieu pee iyas enasiai naa ingas aingoru olchamba oota enkukuoni napir neton aa ore piipik ntokitin , ore piipik ntokitin naa keeta , itu eya enkare , keeta afya . Ore enkae bae niyieu naa ingas aingoru empeku naa ketii empeku ekitunguu , kitungu naibor ena naa ingas agelu emepeku , ningas atur ningoru irkiek, lasima piyiolou irkiek opashari , keetae olchani lenkijape keetae olchani lorkurto keetae olchani lorishirie pemear pemenya ingwesi , neku kifaa niyiolou irkiek pokin lompukunot napasha ,kifaa sii niyiolou ajo teniun kitunguu naa ingas airem olchamba, nintobir niun kitunguu aitobiraki naa keeta faida baadaye amu imir nitum iropiyiani kumok naa kenyae sii tiang.

Ore ebae edukuya naa kitodolu enaa iropiani eweji naitasheki iropiani naishori inkera napuo enkisuma nailep. Oree taa peeku keji enkisuma nailep naa inkera naati college inkera naati university nena kera eret nena ropiani. Naa ore ena loan iropiani esile kuna nikincho sirikali ping'as aya niking'asie asumie peyie ore baadaye tenikipuonunui aiger nitum esiai netumoki taasasa serikali aetu atudung' kuna ropiani enye baadaye . Neeku ore kuna ropiani ena loan aa esile taa nikinchori naa inkera esukul ake ishori naa naiteru te college oo naatii university naa isidain oleng' amu eret inkera nemieidim aate peem endeleza enkisuma nepuo dukuya nemeitoki aing'ua sukul. Naa ore enkishom enye ee taisere naa kesidanu netumoki ataret aate.

Inkera kuna e sukul oo ildakitarini nagirae egira irmalimuni lenye aiteng'en eniko teneyieng oltung'ani. Neeku ore tene etii irmalimuni aare netii inkera kumok esukul aa sukul oo ildakitarini naa Nurses kuna egirae aiteng'en eniko pee etum ujuzi arashu enkariano petumoki ashom ataret olosho. Naa ore ena kisuma oo ildakitarini naa keisidai oleng' keretisho naa ore inkera taata kumok naa. Kegira aisomea ena siai oo ildakitarini naa kegira aret olosho lang' mokire etij siadi naa kadolit ninye ajo intoyie nkumok naati ene egira aisuma egira aliki eniko fenret iltamoyia naa isidai oleng' te biotisho ang'. Amu keeku ore biotisho oltungani pookin na kesidanu amu king'adieki imoyiaritin nikireti tenikitum emoyian oo mpukunot naapasha.

Ore ene dukuya naa kelotu idamunot eweji naitasheki enkisuma aa enoshi taa kisuma nabaiyie teneisuma inkera nisuma inkera omeishu sukul anaa tanakata inkera naati primary teneidip naa keetai entemeta naas na keji KNEC ninche naiitesheki. Hata sii ninye te college naa keetae ena temeta naa ore ena temeta na kisidai oleng' amu keret inkera arashu irmalimuni peetumokini atayiolo inkera naidima atabaiki imakisi naifaa pee etumoki ashomoita enkae roruata te maisha ore sii aitoki ene naa kishoru maelekezo rashu sheria eneikunari teneesi kuna temat naa keesi oshi baada oo lari kila musho olari tenidip entamata ee atua sukul ino naa kenyanyuk kuna temat tenkop pookin.

Ore ena naa kitodolu ajo keifaa nintashe toltoilo sapuk alim intokitin inonok mikitoning'i to losho. Naa kifaa sii niyaku oltung'ani oyiolo sheria nintashekii sii isipat naipirta enkishui. Enetipat ena amu mikintokini ai nyanyasa mitoki atii enkironya teniyiolou sheria nemeeti sii enkironya teniyiolo atomitu keon niro toltoilo pee kining'i too iloshon niaku olarikoni le tipat lotaa enaita sheyie neeta sii intokitin enkipirta naata. Niyata idamunot sidain to losho lino. Neeku ore ena naa enetipat oleng' pee iyaku oltung'ani loitashe aitasheki isipat nang'or enkishui oltung'ani pee meetae ake enkironya tiatua inkera oltungana sapukin arashu inkera.

Ore tenapisha ore embae edukuya nagira aitadolu ajo ore larikok lang' apa ledukuya neti raila odinga, netii mzee jomo kenya netii si likae. Ake arikoni ma kitadolu ajo ketii naboisho atia erikore aang aketii olarikoni lenchula e odm tiapa na kegir aitadolu tenapisha ajo ore kulo arikok lang ajo keeta naboisho na kegira areten peyie etumoki atorikoi olosho lang le kenya tenkoitoi nanarikino neeta si moangoni petumoki atuutai olosho lang te katiba sidai nipangae ireteni oipirta erikore ompukunot pooki.

Ee ore ecitize nitelelia mbaa kumok oleng ore enkoitoi edukuya na kre piata nailak iropiyiani ontokitin niyieu ore na teniyieu certificate of good conduct ore ropiyani inonok nailak ake kedungori tempesa na ore aitalak ropiyani kumok irmukurani amu keeta ake te e citizen naore si aitoki teniata akount ino na imout impala inonok ashu ntokitin nayieni teoi poki nitii nemelasima pilo sai ba ijing ake akounnt ino nimput mpala inonok ana teniyieu mbala napuoyieki nkwapi eboo imput ake nikinteleliaki esiai ore impala inonok na pikinteleliaki ai print aitau nkardasini kake inoto.

Ore embarakinoto edukuya na lasima piata enkipande ino lasima piata birth certificate ino lasima sii pira sitisen lekenya na lasima si piata empesa nitadolu ropiyani nikipikakini account ino na lasima piata certificate naji certificate of good conduct naitodolu ajo miata irkesin teserkali na ore mbaka pingasa alo aya irkimojik pitadolu ajo mira ormukurai ashu miata irkesin ore engae barikinoto na lasima piata nkuti loani pitadolu ajo tinarishata naishaakino na lasima ore akount ino na keasisho pooki kata oropiyiani niriwayie niata ntokitin inonok.

Ore eninko tenilimu ena ore ele na oltung'ani oitasheki olosho lang lekenya tonkwapi na kegira ailimu enigeri mbaa aikunari na ore si enkata na erishata pooki kegira airorie olosho na enetipat oleng teninchopo aitobiraki na enetipat teniro enkutuk naning ltunganak na enetipat si tenintasho ningur ltunganak lingira airorie peitumoki aita baki ltunganak orkilikuai , ltunganak na kifaa nira oltungani oitumia enkutuk enkanyit nironaitobiraki migil ake sheria naipirta enkop ino neaku enetipat oleng toltungani oitasheki peimaki enkop enye mbaa sidain kuhusu.

Ore enkiguran na enetipat oleng amu ore enedukuya kengas enkiguranaaki ekiret iyie makeon tebiotisho ino amu ore oltungani pookin odala empira onkej neetae empira naari tonkaik naji netball keetae nkiguratin napaasha keetai si enkiguran enkwetata enkesha na ore teserkali ma kisho ltunganak lolosholang meshomoita inkwapi eboo na ore tenepuo ltunganak nkwapi eboo na kisho olosho lang metoningoi teseusew nalulunga nakeetae si ropiyani nangamu serkali ningamu sininche ltunganak oiguran netumoki atalak ushuru amu ore tenikilaki na olaigurani na indim aitashieki keon indim atalaa ntokitin pookin nayieu serkali.

Egira nkera arashu ltunganak aitengena. Esiai ekomputa amu ore oshi taata esia e internet netaa ninye easieki pokki toki neaku ore ltunganak teneweuji neeta nkomputa napaasha kila mtu negia aas esia enye itumia enkomputa amu ore taata esiai oloingangi na etaa enetipat oleng itengena ltunganak itelelia esiai mekute ingel ltunganak kumok pekiasaki esiai eetae oloingangi neaku ore kuna na nkomputa kumok nagira ltunganak aitumia na ore egirai aitumia na kiriwaa irkiliku nemgamu irkulikae kiliku neas siatin napasha na ore si ena nkomputa na kifaa pingor amu kelo nitoniki oleng nikintaa turuai nimintoki aas esiai ashu inyal inkonyek.

Ore enedukuya na ewueji ene nagira anyamalilki ltunganak eeta nkilikuanat napaasha e gira aitumia laisiayiak ashu ltunganak oigero nkomputani ebaki nai na esiai eserkali ashu huduma centre teniata enkilikuanata enkipande jno na keetae ake ewoi enkomputa niulokini ashu esiai embenki ashu teneeta ewoi nilobapik iropiyiani teneeta ewoi nintau ashu teniyieu niriwaa netii si ltunganak ogira atoni areshu petumokini aiudimia nakitodolu enabae nchere meetw ewoi nemeeta mpangilio enye peitumokinj ayau ewolata epuoiki toki terishata naishaakino naore si esiai e internet aa oloingangi nitelelia mbaa kumok onkitelelelia inonok petumokini atooliki tenibaya ineweuji.

Ore enabae na enetipat tenkop aang oleng amu ore enedukuya na ore kwanza ena na emashini napiki nkera kutitik enkerai natoiwoki itu ebaya, enkerai natoiwuoki eeta nkiloi kutik oleng na keret ena enkishui aa ketumbna kerishie imoyiaritin nerishie enkijape neaku enetipat ena tiatua biotisho onkera ore enamashini na sipitali ake etii petumoki atererie ntomonok naisho amu kelo ninye nitum entomononi naisho neiu nkera uni kata nabo nengor nkolongi ashu eeta nkoloi kutik natii abori neaku ore pepiki nkera enamashini na keret kerishie imoyiaritin nayau enkijape na ore tiatua ene na kepiki isafi oleng na ngotonye enkera ake wenkerai najing.

Ore tene na nkera nagira aingor esimu sapuk egira aitengena ore tanakata enakisuma naewuo ngejuk na kitengen nkera metasioki ayiolou esiai e internet mapema alang ana enapakata aambukui ake itumia mi neakuore kuna kera na kegira aitumia esimu ashu enkomputa egira aisumare nidolita ajo keshipakino oleng egira ashipa amu kegira adol ntokitin sidain na kitelelek si enkisuma onkera etii kuna kera darasa aisuma na ore pidol kuna kera sidai biotisho enye etom ninye aa aikutitik erishata na eton egira lala lenye abulu neaku egira aitumia enkomputa tiatua enkisuma eye na ore tenkomputa na itum ntokitin enkisuma napaashari.

Ore enasiai mesapuk Oleng' tenkop ang' amu kitegemea ositima na ore enkop ang' ekilakwaniki wuejitin natii ositima neaku ketii wuejitin nemebaki ositima na ore ake pituebaki ositima nimitumoki aitumia kunamashinini amu ore kuna mashinini nakeyieu ositima neyieu ewoi sidai neyieu security aa nkajijik nasheta weujitin nashetishoi esidai oemetum enterit ore si kuna mashinini na keyieu ltunganak oisumate alasima taa peisuma niata unuzi peitumoki aitumia kuna mashinini neaku ore taata kuna mashinini tenkop aang nemesapuk oleng tenkaraki esiai ositima.

Ore embae edukuya na ildakitarini kulo otii wod ore oshi ena na keasa kila tedekenya elotu oldakitari kitok alotu aingor ltamoyia lolo oiraga sipitali aninche eji impatient na ore oshi kila oltamoyiai neeta oldakitari lenye oitasheki neaku ore enepoi ema nappnu ldakitarini pooki pedoli biotisho oltamoyiai tena kegira aikashu tanaa kegira aning irkiek anaa kibelekenyakini enduata tanaa kitokini airiwaa mibelekenya sipitali neaku ore ena ward round ashu enasoto oldakitarini kumok na enetipat oleng keret kulo dakitarini kutitik menoto engeno neponaa engeno tiatua embaare oltamoyia pooki tepokki kata embaata.

Ore kila enkolong ninyototo oltungani nilo aas esiai ino nibol biashara nimir ntokitin ombei napaasha petum irkastomani linonok ore kila enkolong eneponu irkastomani nirorie aitobiraki petumoki atushukunye nimir ntokitin sidain ana karot ituetoi nimir irnyanya, nimir irmosor, irmaisurin nimir irmatunda pooki ore tolduka lino nipik ntokitin napaasha pa tenelotu orkastomai lino nekitumoki ainyanga netum ntokitin nayieu tewoi nebo na kisho i a orkastomai lino metukushukunye na keaku ilokastomai olino anaake entintobiraki bei nimiraki ntokitin sidain nanarikino tebiotisho oltungani peyie etumoki oltungani aishiu.

Ore tenewueji na ketii ildakitarini ogira abak iltamoyia sipitali ena mame ketii na ilashumba otii ene na kitadolu ajo ore kulo ashumba na missionary loshi oitau ate petumokibatabaki ltunganak tesipitali neret nisho ndakin nirorie nitagol ana tenetii loitingo osiligi enetii lemeidim atalak mbiili esipitali na keretisho oleng neaku ore kulo ashumba na laisotuak ake oetuo amanaa kishooyo irkulikae nkilani nishoyo endaa epesho na keomonoki ltunganak illtunganak na embae sidai ina amu ore sinye ltunganak omoi na kenyor enetanikini pooki kata.

Ore ena na darasa natii nkera kutitik nagira aisuma na ore egira aisuma negira aitumia laptop ashu enkomputa na ore ena ena kisuma naewuo netaa enkomputa itumiai nkera aa cbs taa etaa na digital etiiki ore faida enkisuka e enkomputa na kitengen nkera metayiolo ntokitin napaashari nisho si metayiolo enegira aikunari enkop terishata kiti alang enaapa kigeroto ombukui neaku ore kuna kera kegira ashipakino enasiai nagira aisuma egira asishore enkomputa na kiteleek esiai na kisho nkera enkae ngeno metayiolo enikunari tenkisuma.

Ore enaa naa ebae etipat oleng amu tenintumia microphone ashu keji doii mic microphone naa ekiretoki pitumoki airorei iltung'ana kumok etu eikenya abuaya. Naa ore kuna tokitin naa keret duo ame iltung'ana pitumoki aiteng'enisho. Kitumia te kanisa itumia too semenani nitumiae te nkate pookin niyeu nirorei eunata oltung'ana neeku ore igira aiteng'enisho tonyua irorie iltung'ana enkutuk naning'. Nikiki iltung'ana menotito ayelewa enigira ajo. Ng'ura sii iltung'ana nintashe aitoibaraki. Ore igira aitashe aitobiraki nintumia inkaaik aa sign language aitobiraki iltung'ana lemining'isho kake kedolisho. Petumoki sii ninche atayiolo netum anoto olrmeikuai. Neeku ore naa enetipat oleng'.

Olarikoni obo apa ele le kenya la oloti apa lorais lang keji ninye rigathi gashagwa egira aitumia microphone egira airorie ltunganak tiatua osiria neaku ore tene kegira aautu nchere enetipat enintasho airo tiatua ltunganak miata entuyaki na intumia na kuna mashinini naitau osaiti petum pooki ngae atoningo enijito netum pooki ngae orkikikuai na ore ingira aitashe intumia nkaik ingira airo ingira autu nkulie ntokitin pa ore lolo lemeningisho netumoki ainoto ilo kilikuai lingira aisho ltunganak neaku ore kipaanza sauti enetipat oleng orkitashei lino ingira airorie

Osokoni ena nagirai amirisho egira ntomonok ainyangu irnyanya netii enagira amir ore entomononi na kegira ainyangu irnyanya amu ore irnyanya tenebo okitumguu na ntokitin etipat tiatua eyiarare kitamelok endaa kibelekeny si orangi lendaa metaa kesidai na kitoropil kitunguu endaa teniyierie ami ore oshiake pooki kata na lasima pingori kitunguu pitumoki aikaranga endaa ino petumoki atameloko neaku ore ena na bishara na keyau iropiyani nioanga enabiasharai irnyanya lenyenak osokoni enye metaa ilotu ake ainyang na ketum iropiyiani natumoki aitotio ormarei lenye ore nyannya na kekumok Oleng tosokoni a kemira towuejitin napaasha.

Ore ena naa kegirai aitumia simu arashu ipad egira inkera aitumia adol ivideon arashu impishai peyie itishipie aate amu ore taata enkop nalolong'a arashu seuseu nibelekenye apa aaku ene internet neeku ore tenakata neetaa ene esimu .iltelelia esimu esiai amu mekure impaya enkerai meshomo enalakua too nkejek ashu ilo iyie anoto arashu aitabai orkulae duo liyou duo nintabaya neeku ore kuna kera naa naa kegira ashipaki noo internet kegira ashipakino adol intokitin naapasha te esimu tena ishou ee taa amu kisumaraki naa iyasie ake eais

Egira inkera aisumaegiea aitumia esimu sapuk aa ipad taa arshu computer arshu laptop . Egirai aiteng'enare intokitin kumok aa kenyor inkera oleng' isimui belenya ibukuin mokire etae enkigerore sapuk nipngusa sii gharama enkinyang'unoto oo mpala itelelia esiai ee simu arshu computer. Amu ore ake peetae internet naa ketumoki inkera anotk eng'eno ing'ua ewejitin napaasha te rishata temeado. Neeku ore ore tipat esimu kengas eku kitelelek esiai nitoki sii aku meeta gharama sapuk obukuin nitoki saa intabaya ilrkiliku tenkata naishaa. Naa ore sii intokin muj ee computer tee nkata.

Ore ena naa entumo natiiki natii iltung'ana naa kejo duo aitodolu enaa enkaji entumo ashu Parliament eweji niningieki irkesin ashu teneti oltung'ani loota malalamishi pookin nitumoki ayau eneweji nikinining'i nikinchori esipata inom naa ore tipat ene naa kerish ilarbali naa kishori pookin haki enye te lolong'ata amu ore iltung'ana oti ene naa ilarikook lotegeluaki too wejitin napasha petumoki aitasheki iltung'ana lenye nitasheki isipat oltung'ana lenyenak. Neeku teniyata oltung'ani complain arashu tenitii orkesi lootu kortuni naa kitabari ompaka ena aji nitejo alo inchot pokira petumokini anoto ewalata obaa pokin tewa.

Kaitadamu ena siai enkata apa nara enkiti shai atii nursery ashua lower primary ataasa esiai mpaka nang'as aipot ormalimui ore tene naa madam nagira autaki auta pookin kerai eniko tenyas esiai enye egira aitumia ipad arashu computer enye. Naa ore tene kitodolu ajo meetae enkerai kiti naidim ataasa esiai meeti eutaroto ormalimui. Neeku ore ormalimui naa oltung'ani le tipat oleng' tiatua enkisuma enkitubunoto wee utaroto oo nkera kutitik amu keliki orkuak eneikuna naa keutaa niteng'en neliki eniko enikunari nisho sii eng'eno petumoki ataasishore imasaa.

Ore te nkishui ee kila enkolong naa enetipat biashara anu teniyata iyie intokitin nimir enaa. Irnyanya , kitunkuu dania nkuashen ntokitin kumok ake ntae anaa inolchamba arashu ineme nolchamba neeta likae tungani iropiani na ikitumoki ainyang'a . Neeku ore te nkishon too nkiasin ee anake naa tipat biashara. Naa ore sii teniyaku orbiasharaj ashu ebiasharai naa itumoki ataramata keon . Naa ore sii tiatua iltung'ana ashu community naa ene tipat biashara peyie etumoki iltung'ana anotito idaikin sidain naret biotisho enye. Naa ore sii igira aasisho tiatua biashara ino naa ene tipat biotisho amu ina kata idim atasisho ira bioto naa sidai sii usafi.

Entumo ena oo ntoiwuo ashu entumo oo ltung'ana loo pashari kidim ataa entumo ee kanisa kidim ataa entumo ee sukul oo ircomitini le sukul negira iltung'ana atoni ainining' anajoiti kake ketii naa olorikobena tumo. Naa ore tiatua ena tumo oltung'ani osoto tiabori irkeek tiabori iloipi netotonu pookin ng'ae egira ainining'isho. Arashu ebaki naa kegirae aishoyo irkiliku le biotisho tiatua enkanasa. Neeku ore iltung'ana egira atoni naa ketumoki ateng'enata ibaa naihusu biotisho ibaa naihusu enkiremok tipat enkiremore tipat sii eunirr orkeek aa keyau enkijape sidai neyau enchan nishoru ormanyara sidai.

Engira inkera aitumia isimui enye arashu computer negira sii ainining' osinkolio etaa intokitin oo nkiya aa keji headphones naa ore teneyata naa keku iyie ake naning isinkoloitin openy ashu entoki pookin niyeu nining' eitu intanyamal olelatia . Neeku ore kuna simui napiki headphones naa kitobir meeta ore iltung'ana litaniki nimintanyamal egira aas esiai abuaki too sinkolio arashu te ntoki nigira adol. Ore sii tene neeta inkera simuin ashu ipad egira aitumia idolita ajo keshipakino oleng' kenyor amu kitelelek esiai enye na kitiship . Nisho inkera menotito erishata sidai. Nemitanaurisho kake keifaa ke nishore sii ninche erishata aitalam peyie meyau isimui anaa ima wangan enyamali oo nkonyek te ntaisere oo nke.

Ore internet naa ene tipat oleng' tee murua ang'amu idim meetae isimui ashu computer naasisho meeti internet neeku ore internet naa ene tipat nitum too ropiani kutik nidin atabaki paa keeta esiai niyas te online naa idim ataasa amu iyata internet. Naa ore te murua ang naa ore irbanot kumok ashu elelero naa mekure etaa anaidim ataas meeta internet amu ore ilkumok lenche naa ore siatin naati naa internet easishore. Neeku ore internet naa eyaka iltung'ana esiai meeta ore piyasishore internet nikilaki niriwaa irkiliku nikilaki nitum iltung'ana ai endeleza maisha enye teleleki. Ore sii internet naa enetipat anu kisumare inkera too sukulini pookin

Enkerai ena nagira aingor ipad enye ashu esimu neeta headphones negira ainining' osinkolio naa ore tenidol ena kerai naa kegira ashipakino amu erishata enkiyeng' yeng'a enye ebaki naa etupukuo te sukul idipa enkisuma nidipa ataasa homework neeku etaa eishata ena nalotu ainining' . Idim sii ataa eta erishata idim naa sukul etii neeku erishata napoi aasishore ashu aiteng'enare esia esimu arashu ipad naa inakata enaa nkiteng' eni eninko pee intumua headphones pee mintanyal iltung'ana teniyou nining' osinkoliotin arashu ing'or ee movie tiatua eweji naboreki. Neeku enkoitoi ena enkanyet nagirai aiteng'enir inkera paa orr ebulu netumoki atayiolo netum enkanyat neyolou irkulie tunganak pee mintanyal

Ore enaa naa ilarikook lang' oo irkiomani opasha. Naa enetipat oleng' amu kitodolu naboisho olarikok oriki enkop ang' vee Kenya. Naa teneboitaa tenebo nitum idamunot nitukuja neutaro naa inakata elo olosho lang' dukuya naa inakata eyauni naboisho. Neeku ore kulo arikok naa kidim atuutai olosho nemitokini aata eoro naati atua olosho tenepuonu ilarikook tenebo neng'ar iduat. Ore sii kulo arikok naa kitodulu ormoniekie le naboisho pee ore sii ninche iltung'ana aa wananchi netum sii ninche atotoni to sotua metii eoro pekitumoku ateshet enkop sidai nemeeti ilarabali naa keton pookin ing'ae eeta haki enye